Yoche kotuitosge temik ii, sikonyor rapisiek cheimuch kotoretengee, Yoche komine tuguk chechang choton chetoreti ichek en yon mii ropta anan koyo momii ropta, Yoche kotindo ichek groupisiek cheimuch kokonoren ichek rapisiek sikotoret ichek yon moche rapisiek kosiche en haraka, Yoche kobendat ichek tuiyosiek cheimuch kinet ichek akobo ele yoitoo boisienywan ,Yoche kotuitoskee kora koboto serikali, sikotoret ichek kokochi tuguk chemokyingee en boisienywan cheu rapisiek cheu oletemtoitoo cheu kinet ,Yoche kochute groupisiekab neranik choton chetoreti temik chemengech kosich tuguk choton chemokyingee en temisiet, Yoche koboisien ichek internetisiek sikomouch konyor ichek temik ak biik cheimuch anan ko kastomaek cheimuch kotoret ichek kosich tuguchoton chekioldoishen, yoche kokonori ichek tuguchoton chesomis sikotoret ichek korip ng'ung'unyek ii akorip roptaa amalaa beek, Yoche koboisien tuguk mashinishek cheu tractors sikotoret ichek kosich tuguk chechang en mbarenikwak, yoche kobendi ichek kinet akobo temisiet.

Ayani korik choton chekekonoren rabinik ingamuun inaker elekikitekta akaker bik cheyae kasit en orit koyae Ayan ago ingenekitit kora ak korikchito chekekonoren rabisiek koyain iwe en saait agetugul ngamun nekit ak inye ingekonoren choronok anan ko bik chekuo chebo familia ko yain kora Ian rabisiek bik choto chekonoren yoto. Ingebaa kora ageng'alal ak bik cheyae kasit en rokoch en tokoch koyain ih Ian korik choton chekekonoren rabisiek ingenekitit kora ak korikchito chekekonoren rabisiek ih koyain inyoru taretet yanimache inyoru taretet en kasarta aketugul chekiibkonor en korichoto chebo rabisiek. Ayani korik choton chekekonoren rabisiek ngamun negit akanee ngamun angen alae mi korik alak cheechen cheyae korik chuton chekekonoren rabisiek kosib arorutik choton chekonu korik choton chekekonoren rabisiek chemiten barak akot ingeba korik choton chenegit ak inye akonai kainet ng'ung kotaretin en korik choton koyain akot Ian saiti akobo korik choton che chenekiten ak Inye

Yoche kobur neranik ak ketesosiek cheu elekikonoren rapinik en emet sikotoret ichek akobo rapisiek yoche kobur ak mokorek che nootin sikotoret ichek ak rapisiek cheimuch koboisien en Uwezo fund yoche kolipan rapisiek chekosom en haraka sikomuch tokikochi alak sikotoretengee neranik yoche koboisien neranik simoisiek kwak missing ko internetisiek sikonyor biik cheimuch kotoret ichek chemiachen yoche koyonjin ak serkali si yon pcheitoo rapisiek ab emet koimuch koteseta neranik kokochi rapisiek chechang chemuche kotoretengee icheket en oratinwek chechang yoche kotochigee neranik kampanisiek chechang chebo biik sikomuch konyor rapisiek choton chebo Uwezo. Yoche kongololjin neranik ak kandoik chekilewen ichek cheu gavanaek ak kandoik alak sikomuch kotoret ichek akobo rapisiek cheimuch kotoretengee yoche komwaita ichek biik chemii barak en emet chetindoo rapisiek che mogorek sikomuch kotoret ichek konaak ak kokochi rapisiek soiti yoche kotoret akichek serkali neranik sikosir rapisiek choton chebo Uwezo chekoimuch koborchingee ichek en kasarta neoo

"Hellouw! kongoi iyomunee kigoik keng'olole any twan, kigoik keny kabisa yamunee? Amunee olong'wng? Kolen kityo anai ole itestoitoita, abaibai nyaa ngeng'olole twan, kiromisenin any, kigoik keny nyaa ngeng'olole twan, kogabwatin any oino ole keng'alal twan, ole kigoik keny any ogoti chorwani nyun, kiromisenin any kigoik keny, nabwat ole tam keng'ololdoi twan olikinye amisenin nya, abaibaiak anee kabisa matin takeyai any komokeng'olole yoche sikebirchini ge simoit sait age tugul any, anan ketuye sikemwa chechang chemotore simoit, imuch komi tuguk alak che nyokeng'ololen chekoron cheimuche kotechej, heeh! chaang nya tuguk che omoche amwaun che kigotestai en sobenyun en kiten nematakai keng'alal twan, ongen ole kirisich oginye kit neyoe siku hizi ongen ole ndokituitosi iney kemwoe chechang chemoimuche kotar simoit, oreingen soboni iney kole korom yoche keborechige kityo, yoche iney kigilge ngamun ichek che konyech koron, kararan any matiny tokibur any ak kelelen sijui ne ingibur kityo ak keyoe kasit tugul kwa pamoja, ingikilke kityo we chorwenyun."

Kokile en oinet ab Sondu Miriu en keny kokimiten oik che kiime biik kabisa che ose ot kingebut oinet ab Sondu Miriu, konerokyo oichoton ak koyai biik konam kobek en karibu oinonoto, kileleln biik en kemoi kwen kobete oinonoto nebo Sondu Miriu ak kowek ye kagoech emet ak konam koteta beek kou en betut ab kila. Kokile kinginam kechop sitimok che biru bee en oinet ab Sondo Miriu inoton i, koywei biik che kimi oloto, Japanisiek ch ekichobe oinonoto kondo sitimet nebiru beek, kole kiromu korotik ab biik koboishen, kimnatoshek kwak. Kiyai niton komakong'olochindos biik ago kogobet biik komong'unet. Kole biik kiingyam injirenik che yobu oinet ab Sondu Miriu koibu mianwogik ak chubosiek chechang, kole biik kindokechope kindo sitimet oinonoto bo Sondu Miriu kowalak beek ak koik korotik ne kiyai biik koorokenso mising ak kotebenge ng'alek chechang agobo oinonoto nebo Sondu Miriu kiarokenso biik mising agot biik ch ekitekse kochope oinonoto sikopiru beek koarokenso ak koba ichek komweiso ngamun en tuguk che kagobit en oinet.

Olenjini: "Hellouw! Kolen abirchi abuleyondenyun kochilak namba komoger, nyoiwon kaat eeh mutyo mising." Koimuch kole ake inee "motwou eeh, yaakse tuguk cheu chon en sait age tugul motwou" Alenji ak anee "kongoi eeh ngamun keguiye, betut age ogere nambarishek komyee komobirchi chito age ngamun komoeobirchi kityo abuleyondenyun" Koimuch kole ak inee "matotwou eeh tome iss kokaripirchi abuleyondeng'ung" Alenchini: " eeiy nan abirchi kogachilili nambarit agenge" Alenchi ak anee "kongoi eeh, sinyoru betut nemyee" Kolenchon ak inee "kongoi eeh sinyoru betut nemyee, kongoi" "kongoi" Kole ak inee:"ketuiye besho" Alenji ak anee :"ketuiye besho" Kolenchon "sikeigun choronok any ngamun motin kemoche ibirchi abuleyondeng'ung ago koribirwon ak ing'ololwon komie komomoken kiy bitu tuguk cheu chon sait age tugul"

Kisire kenyisiek ab chii en benkit ab Posta yon koyotyin chito elekonoren rapisiek kyik yon kiyotyin nelel keteben kenyisiek kyik keteben inendet niton kotoreti biik kenai kot ko kirinyit kenyisiek taman ak sisisit anan tomo toreti niton biik cheboisie en benkit ab Posta konai kot ko teineran anan korietu ngamun benkit ab Posta kokergee ak benkisiek alak ko icheket komoche konai koinutik tugul chebo chito konai betut nekikisiche inendet sikomuch konai kenyisiek choton chebo chito chebo imanit amun biik alak koimuch kongol akobo kenyisiek kwak. Yoche koker kora kipandet ab chito ak eleyobu chito yon some kora chito rapisiek en benkit ab Posta keteben kenyisiek kora chechiket yoche ko kenyisiek ab chito ko chang en taman ak sisisit akoi sitini ak mut. Yon yote chito kora elekonoren rapisiek eleter en chon yote biik alak keteben kenyisiek kyik kora amun biik alak koimuch koyote amun yote biik alak anan chito age koyote kotomo konyit kenyisiek kora en tugul en benkit ab Posta kooche kenai kenyisiek ab chito chebo

Agoti inendet kogotiet ba subui ak olenchi mutyo mising karachelewan komaitu kasit, makoyookse besho. Ak amwochi kiit ne kayaan simasib aitu kasit en sait. Imuch amwachi inendetolenji ka karishek che kachang en oret che kayaan achelewan. Anan olenchi ka alamit nekaiman maakas. Anan olenchi kotindoi rwogut nekonyo komanai agobo sobenyun ak otolenji mutyo mising ak olenji inochut kasit any makoyookse besho. Ak olenchi matun kotakoyaak agot besho. Ak alenchi inachut kasit ochoki awegunen sait ne korobet ne kayaan achelewan. Ak alenchi nan ochokyi en sait ne korobet ayai tuguk che tos karan ayai en sait ne kokwo. Ngotko mi amune komuch asirchi barwet noton ne osome noet ab kaat ngamun kachelewan komaitu kasit en barwanito asire korong kasit ab chito ne telelwon ak anam asir kit nekayaan achelewan ak amwochi alenji motun kotakoyaak niton besyo konyoiwon kaat inendet. En tugul ko en kasishek ab office ko yoche kerib sait simakimuch keyai biik chetelelwech.

Kit noton ne kiibentuguk en togosiek che echen kiguren kipteretab koito niton kotoreti biik che bwone koalisshe en tugosiek choton che eechen koib tuguk choton che eechen anan konyigisen koib en chokinet ak koib komye tuguk choto. Niton kotoreti kastomaek choton chebo tugosiek che echen konde tuguchoton en oldo agenge ago yetestata kobendote kocheng'ote tuguk alak ko imuch kotorta kiioton en komotinye kewelut age tugul. Bose kiiton kochiritet non kotoibote kastomayat kinyin neu bagit anan ko kiit neimuche konde tuguk choton ko kagoyai kasinyin koik roisi mising. Yoe kiiton kastomaek ko alis ak kocham olisiet ngamun tindo tuguk tugul ngosungukani kogonde oldo agenge tuguchoton tugul. Boishe kiiton mising ngamun yeibote kastomayat tuguk, ye kakoyam tuguk che ibote che kakwal en tugoshek choton che eechen koimuch kotorta kiyoton agoi ye kiliponen tuguchoton che kakyal niton kotoreti biik, toreti biik koib tuguchoton agoi ole kiliponen, ye kagolipan koimuch kigochi tugukyik choton che kakoal.

Imuch koyokyi rabinik koba benki. Benkit noton nekonoren rabisiek, niton ko konu chito nekeyoe kasit nambarisiekyik chebo benki sikindechi rabisiek yon kokobek arawet. Komwa rabisiek choton chemokyingei asikindechi iyekokobek arawet. Missing' keboisien noton yon wo mbaronok ak kochang' bichoton cheyoe kasisiek niton komie amun chang' benkisiek chemiten ak niton kotere chorsetab rabisiek. Imuch koliponi kora biik choton cheyochin kasit koboisien Mpesa . Niton kokiyokto rabisiek choton chekoyoen chito kasit kobun number number number nenyinet nebo simoit. Niton keboisien missing' en kokwo yoton yemoimuche koit benkisiek. Niton kokaran ngamun chokto ago chitugul kotindo simoisiek. Imuch koliponi kora kokochin rabiyat en neut en neut. Mising'keboisien yon mengechen mbaronok anan kobiik choton cheyoe kasisiek komo komosomonotin. Niton kotindo chorset missing' anan koimuch komanai nekoyochin kasit kole kikochin ng'o rabisiek. Imuch kolipan kora koboisien kokose chichiton chekisiek choton cheibe koba benki. Imuch kosirchi kora chito silipisiek cheibe.

Akati chirwe akalei iyamunei chitugul mwowon en Yoo kikoik geny ketuitosi kagerin en olelon ak lasima akat chorwaninyun nekikoik geny kemiten twan Kole alone achamegei kikoik geny ketuitosi we chorweyun kele inyon indonyo iswe akinyee tugun tuteno Kole kongoi kekeron any komewee komekatan kachamin kabisa ngamun mewee komekatan Kole kongoi kikoik geny ak kenyishek chechang komakituiye chorweyun alenji imiten akinyee indonyo iyai iyalishe chebo wikit alenchi akanee achenge ingwek ak logoek alenchi kokolany Beit Barak kabisa en tuguk Chu ak logoek kokoba Barak kabisa Kole akinee chorweyun kokolany Barak kwanza nyanyik kokoba Barak kabisa kashangaanben Beit notet nekaba raini alenchi chorweyun ooh niton nekemakini tuguk chuton kila kebaishen kechoben ingwek Kiam logoek chuton sikotaret borwek Chok kolenchi amunee kongwanet alenchi chamegee Koni kongwanet Kole chamegee akinee

Yon imoe iyokte logoekuk koba Tanzania, itebengei tuguk chechang' missing' yoche inai kole nee nemokyingei bikab Tanzania agobo tuguk chekiyokto koba emenywan . Yoche itebengei kora ile logoekuk kotos mokotin en emonoton ii? Tos yoche itebengei kokeny ile wany tindoi mionwogik logoechu? Ana kiam tiong'ik logoechoton chemaimuch kemach en emetab Tanzania. Yoche itindoi kit kartasit neboru kole kikiyonun iyokte tuguk ana logoekuk koba emetab Tanzania. Yoche ikonor tuguk anan kobur en oliet nemi komie kotomo iyokte koba emetab Tanzania. Yoche en kit nekesir ana nekende logoekuk koyoche kokesir en barak ile logoyat oinon ogo obu emet oinon, isir ile to kiloisiek ata logoechoton ak ak olekimuche kiamnda logoanoton. Kotomo iyokte koimuch itepengei ile itito ono emetab Tanzania logoechuchuk. Ako kamon logoek ko tuguk chetot kosomisekitun en oret ko koyoche kobun imuch kobun hewani koib koib ndegeit simaimuch kosomesiketun logoek. Anan imuch keiben oret kora sima.

Nkialda tuguk Yoon imi en kiwoto kenyoru tuguk imuch ialde bik chechang ngamun imuch ialde en emengungi ana ialdechi en emet notok neorubekee kinyoru kelchin kora ngamun miten Barak tuguk nkialde isiche rapishek chechang en chotok chemungarainik chokto tuguk chekioldo ngioldois en kiwoto kou tuguk cheu chego cheu ngwek cheu logoek kochokto mising ngamun moche biik chemiten emengung ana ko chemiten emet neorubekee bosot rapishekab chekesiptoen tuguk choon kotokipen tuguk koit yotoni yemiten amun en kiwoto kochopotin oratinwek cheyoe biik kobwa en chingindo kinyokwolis miten ng'onlolchinet nemiten barak ngamun temik komuche kong'ololchin ak chemungarainik choton sikoker kole miten beitab ngo kokochi tugukwak sikomuch koalda ichek en emontinwek che che cherubekee koimuch komiten barak olienywannebo rapishek nitoni koyoe temik kosich rapishek chechang mising en tuguk choton chekaalda amun ter rapishekab emenywan ak rapishekab emet neoldoishen ana konerubekeenitok kotoreti ichek kosich rapishek chemiten Barak mising en tugukwak chekaalda

Ogoti korong ak olenchi iyomune ak olenchi toreton acheng'e sugulit ngele nebo tibik nebo Kabianga ak olenchi tos ingen ii? Koimuch kowalwon ak inee kolenchon eeiy angen, iwendi ak keldo anna iboisein karit? Imuch awolchi alenji awendi ak keldo, kolenchon iwendi iwe itete amat ikwenakse en uyan, Iboisien orani en karibu minitisiek mut inyoru tuget ne woo en eung'ung nebo katam, en eung'ung nebo katam ii? Igere oret nekapcheak, ibune oret ne kowo en eung'ung nebo katam. Sukul komakoloo ye keeit yondon imuch ikere kanisa. Olenchi kongoi ak ateben alenchi ana mi kiy neiboru kole sugul nemiten yoton. Kolenchon ak inee acha mautu miten kit nekakisir ak kirutyi yoton ago ye keiwe kiteno inyoru mulango newoo ne kakisir kainet ab sukulinoton. Alechi kigisir kainet anan kigisal koigeit nee? Komwowon kolenjon kigisal en kalait nelel, alenchini kongoi ngamun koritoreton kolenchon ak inee kongoi ak alenji kongoi.

Yon tindo kipagenge temik agobo kotes tuguk en ndonyo kobos tuguk ko konyo ng'weny sikomuch koityi biik choolisie anan ko yon ribe omitwogik choton chekokiib koba ndonyo koimuch konyumnyumji ichek tuguk choton chekopchei sikomuch konyor keljin missing'. Yoche kotindo temik kurupisiek choton chebo temik chetoreti ichek kopchei tgukwak komie. Yoche kobendi temik kinet agobo olietab tugukwak cheoldoisien. Yoche kinet ichek agobo kobur en kaliet ak kopchei tuguchoton chebo chekikochin chetoreti temisienywan. Inginet temikchoton koyoe konyumnyumit koburenywan ak temik alak. Yoche kepche kepchechindos tuguchoton chekokikon koityi temindet agetugul neming'weny anan ko nemi barak koyoche konyor tuguchoton. Yoche kochuten serkali agine kotoret temik sikoimuch konyor tuguchoton chemokyingei yegan kominso ak korurio tuguk koimuch ogot keib koba emotinwek alak ak koyai tuguk en emet koik roisi. Niton kokimitu yon kakipchei tuguk komie koyom.

Ininyoru chito ne kagoeet en oret ko ngokatin koyoche iwolchi ak igochi eut igat komyee anan ko ngotebenin kiy iwolchi komie iboisien tolosiet anan ko ketekis inendet, ngotko koigotin kobaibai iboiboenji ak inee ak igochi surut nebo eut. Yoche ingokerin inendet igere oginye togoch en togoch ak iboiboenchi chichoto ne koigotin, yoche igat kogetekis inendet ngamun chito neoo en inyee, yoche agot inikotii iripsii inendet kotok kole itindoi tekisto neo agobo biik ch eeechen en inye yon igotii bichoton che kenyoru en oret, ngo katin ichek iboiboenchi ngokatin ak kolenjin iyomunee iboiboenchi iniwolchini inendet sikobaibait. Ak ilenchini ichek kigoik keny ketuitosi, kobaibaitu ichek ngamun ngoker lagok che tindo tekisto koboiboi ak ichek, miten kogotiet nekikochin biik che muren ak che kwonyik, noton koyoche kosib chito yon igoti chito agetugul nekonyor. Moyoche imwochi igat inendet

Kotomo ioldechi tuguk chemung'oroindet koyoche ko kerinai olewendito ndonyo, kole une ndonyo, kole unei rabishek che kenyoru en ndonyo, kole miten barak beit anan miten ng'weny beit en ndonyo? Yoche kogeny inai tugukuk kole ye karaalde kobokoboisien ng'o? Acheng'e chemung'araindet neu ng'o acheng'e neyoche koibwon tuguk komanda sang en emet anan koibwon kowek emenyun? Yoche koi chemung'oroindet imande inai, imande kinetin agobo tuguk che yoche iyai, inai kole yoche ayaita ano kiy sianyor kelchin mising en tuguk che oyoe. Yoche kogeny iboishen internetishek icheng biik che imuch koalun tuguk en ndonyo, icheng biik che imuch konyokoalun tuguk che chang en sabarit agenge ak koibun rabisiek chechang. yoche inai kora kole komenam ioldoisie koyache itindoi tuguk che chang che kimokinge en serkalit ab emet. Yoche inai ile ye karioldechi chito tuguk koyache ko kororon en chito nenyokoale ak inee sikomuch komaim mianwogik anan ko tuguk alak cheimuch koib hasenet en borwek ab biik. Yoche kogeny itindoi chito neimuch kotoretin en tuuguk choton cheimuch ioldoi.

Oldoi biik rurutik koba sang kobun ole itabanat ngamun, biik alak komaimuch koityi lipanutik chon kiliponi sikomuch komanda tuguk kuk koba sang. Alak en ichek koboisien internetishek koalda tuguk kywak ak koal tuguk alak kobun emet alak kou kompunit ab Jumia alak en biik koimuch koalda tugukywak koboisien melishek choton che eechen cheibe tuguk en kosarwek che chang koba emotinwek alak ak tun kobakoib che emotinwek choton kobwa emet nemiten chito. Biika alak kochute gee ak kompunishek che eechen en emet sikomuch kotoret ichek koyokto tugukywak koba emet alak en betushek chon iyokto chechwaget anan koyomoche koib tuguk kong'eten emet age kobwa emenywan. Yon moche koyokto chito keteben emet neyobu, keteben ole yobu inendet, koyoche konde tugukyik komie ak kosir tuguk choto che kagonor inendet koba emonoto. Yoche kotindo kora chito kipandet noton neiboru kole kigisikyin emonoton niton kotoreti komabetyo tuguk chekoyokto chito koba emet age.

yoche kotindoo chito ne noton negooldo mbareet kiit nebo kole miten ano mbaraat noton kole tyana mbaraat noton kit neboru kole nenyin mbaraat noton, ak kiit neboru koleinendet nebo mbareet, yoche kosirchi chito neoldoishe kosirchi barweet chito neole komwonchin kot koyonchindos ak beeit noton negomwochi, ko chito ak inee neole koyoche koyaan anna koesho anan kosirchi inendet kolenchi yoche kotoboot ak kongalalen agobo mbaraat noton, ngengalalen agobo rabishek koyoche koyaan chito negokyoldechin imbareet amuun kotindo amunee chito sikwalada mbaraat noton lakini yoche kotoboot ichek ak kongalalen mbaraat niton, yoche kobwa biik chebimoni mbaraat noton kenai ngot ko kineteen imbareet negakisiir koimanit ngebimaan, yegikionyin agobo mbaranoton ak kwamuan noton negoldo kole kooldechi chichoton iih koyoche kesiir agobo mbareet iih kesiir beeit noton negokionyiinii iih, kesiir iih elekagilibanda mbaraat noton iih ak betut noton negoyonchi kole yoche kobokolibonchi mbareet, ye kagotwo ngalalet koyoche kosainen bichoton twaan kole kagoyonchin ak beit.

Yoche kwo chito steshon nebo police kobokomwa kole kagichoren simoit noton anan kobet. Kit ne yoche koib chito, ko koib kipandenyin kobokomwaita kole une simoit noton , kobokokoito kit neiboru kole nenyin simoit kit kartasit ne kikialen anan ko kartasit age tugul neiboru kole nenyin simoit. Yoche koib kora IMEI number, yoche kobakomwa chito kompunit noton nebo simoinyin anan ko kit noton ne kichob sikoboisien en simoinyin. Ye kaimwaite kounooto koimuch kochob inendet bichoton kobar kiit noton netam iboisien en simoit simaimuch koboisiien chito noton ne kachor anan nekanyor simoit ye kan kobet. Kiiton ko ye kaikoite nambarishek ab IMEI mi kiit nemara kiriyonchi simoit koimuch koik roisi kenyor simoing'ung ngamun kichope kiyootn en kiit noton ne kiiyai en simoing'ung. Kotko kitondo simoing'ung kiit age tugul ne imuch inyorunen rabinik kebirtoi sikoimuch keker en chokinet simanyor chichoton nekachor anan ko chito ne kanyor simoit. Kinyoru simoit en chokinet yan kesib imwaite simoinoton nekobet en chokinet.

En lagok ab sugul chon miten en sugulit ab ng'weny koyoche konam kolipan en kenyit agenge ye kagotar sugul. Ko lagok alak chemiten sugulitab barak koyoche kolipan ichek en betut ne kanyor ichek rabinik choton chebo HELB. Chang oratinwek che imuch ilapnen rabishek choton, imuch ibooisien simoing'ung ak ilipanen M-Pesa anan imuch eilipanen rabishek choton toretet noton kokikonin. Anan ko alak che chang che nootin. Yoche kelipan en kila arawet tibtem ak mut en rabisiek choton ch einyoru en kasit noton ne kakilipani. Mamwaat rabinik choton che magat kelipan lakini yoche kelipan elibushek somok en chito age tugul. Ye kelipan koimuch igany sikemwoun kotko kelipan komie ne betushek somok en ye keilipan. Ye kagotar chito kolipani ko lazima kosor kiit noton ne iboru kole kagotar koliboni rabishek chooton chebo toretet koboisien kiiyoton ne iboru kiyoto. Rabishek choton chebo HELB ko kigotoret kipsomaninik yon tesetai komiten sugul kotoret ichek kosoman situn ye kagotar sugul koimuch kolipan ichek.

Komokigonin nambet nebo karit koyoche itindoi kiit neiboru kole kirilipan karinoton, itindoi kipandeng'ung, ak itindoi nambait noton nebo KRA, ak itindoi kit neboru kole kigibunen karinoto emet ainon. Ye keitar koyoche isirishe isir tuguk iyokte kole imoche kegonin nambet nebo karit kotomo ilipan koyoche kenai kolle karit ainon nooton nekemach ial. Yochekenai injinit kele unee? yochekenai emet neyobu, yoche kenai kit age tugul agobo chito noton ne koole, ye keitar koimuch kegonin nambet noton nebo karing'ung ak kegonin bukut noton nebo karinoto nekeal yoton ye kaitar iyoe tuguchoton tugul. Ye keitar kegonin nambait noton nebo karit ne imuche kiminchineun karit batai sikoker ak kiyonun anyun ib karinoto ne kokeyochi kit age tugul nemaimuch koimin polisiek chotet chemiten en oret. Mwaat kele yoche komakitwaldaen tuguchoto tugul yon iale karit sikomaimuch kiimin en betushek alak. Betunoton ye kagenam keteb tuguk agobo karishek choton che kiolle.

Yon momiten ropta anan ko yon mii kemeut ih ko maimuch konyorchigee tuguk chekokimin beek niton koyoe tuguk choton kakinam korut en nyalilda anan korut pole pole nemokinoe kele wany kikochin beek anan kikonye ropta koit kikese tuguk chemengech anan ko tuguk chemokororon amun monyorchigee tuguk tugul chekimoche kin korutu tuguk choton amun maimuch konyorchigee beek ako kietyi asista missing yon manyorchigee beek tuguk choton chekakimin koimuch koyai korut en pole pole niton koyoe tuguk choton chekikakimin komasip koba ndonyo en time nemakat missing. Yon miten kemeut koyoe tiong'ik missing kochanga cheome amitwogik choton chekakimin amun yon miten asista ko chang tiong'ik choton missing. Yon miten kemeut koimuch koyai kiagik komonyor tuguk choton cheu suswek anan ko amitwogik choton cheoche koam akoimuch komonyor beek choton chemokyingee en borwek kwak much komonyor rapisiek temiik amun yekabokoalda tuguk choton tuten chekonyor koimuch komonyor rapisiek che

Okoti koron ak omwochi kainenyun ak omwochi ilobirunen ak iloyoen kasit. Ak omwochi olenji imoche otoretiten ono, sikomwa inendet kole moche tuguk chekile ak chekile . Imuch komwowon kole komoche sukaruk ala muchelek choton chetam koibe kila. Owolji agane olenji tuguchoton chemoche komiten. Komwowon agine kole tuguchoton che kateb komoche tuguchoton chetian ak chetian siamuch ochopchi inendet. Ye kokomwowon tuguchoton ii omwochi tuguk tugul cheyomotin konai agobo tuguchoton. Yekokomwowon kole moche tuguchoton ii, opongonji inendet ii ak ochopchi tuguchoton kobur komie siyesor konyoru kochopotin inendet. Imuch atatepen olenji ala togomi nee chekotokomoche inendet sikolenjon acha katugukchoton chekaran komwowon en tai choton chekomokyingei en sainoton. Yekokowmowon ole tuguchoton tugul amuch omwochi ileliponen tuguchoton tugul ak atepen kotko soru inendet tuguchoton ana moche keipchi paka oletepunen inendet. Yekokotwo kounon ii ak komwowon imuch ochopchi tuguchoton ak keipchi agoi yemiten inendet tuguchoton agoi yemiten inendet.

Yon korinyoru chito nemoche kokonin kasit koyoche koron imwochi kongoi en toretet nekokotoretin. Iororjigei imwochi kainet, imwochi ileyobu, imwochi kole kiriyai kasit nekomoche kokonin en kasarta netian. Yoche imwochigei komie sikoron kokonin kasit komole kimemwochikei komie anan koron kole kimemwochikei komie koigu kewelut neo. Ngot katebenen kole isrirchi baruet koyoche isirirchi baruet nekararan netogu kit nekiriyai netogu kit neimuchi iyochi chichoton sikobaibait. Neyoche imwoe inendet kongoi ok ii imwochi kole imuche iyochi kasinoton komie. Yoche imwochi ogot kit ne neyoe en sainoton anan kole kalian. Yoche imwochi ilenji ibaibai iboiboenjini kasit noton nekokonin ak ilenji iyoe kasinoton en muguleldang'ung' tugul.